Ũmenyereru wa tĩri nĩ ũrehaga wagĩrĩru wa irio cia mũgũnda, tondũ wa mbere, nĩ ũteithagia harĩ gũtigĩrĩra atĩ tĩri nĩ ũrahota kũiga ũnorũu wega. Ũndũ ũrĩa ũteithagĩrĩraia irio gũkũra wega tondũ nĩciramũkĩra kĩrĩa gĩothe cirabatara kuma tĩri-inĩ nĩgetha cikũre wega. Ningi, hĩndĩ ĩrĩa tĩri wamenyererũo, ũndũ ũcio nĩ mwega tondũ nĩ ũteithagĩrĩragia harĩ kũnyihia gũkuo gwa tĩri nĩ maĩ ma mũihũro ona kaNA rũhuho tondũ hĩndĩ ĩrĩa tĩri wa igũrũ wakuo, nigũo ũkoragũo na indo iria irio irabatara nĩgũo ikũre wega, na ũguo tĩri wamenyererũo irio nĩ cikũraga wega tondũ nĩ ciramũkĩra kĩrĩa cirabatara gũkũra. Ningĩ hĩndĩ ĩrĩa tĩri wamenyererũo, nĩ ũkoragũo ũkihota kũiga maĩ wega oro ũndũ ũmwe na gũteithĩrĩria kũiga mĩri ya mĩmera kũingĩra wega tĩri-inĩ na kũĩnyitĩrĩra wega. Ũguo irio igakũra wega na ikahota kũgũcia maĩ oro hamwe na indo iria irabatara nĩguo gũkũra oro wega.

Ũmenyo nĩ ũcangagĩra kwagĩrithia umithio wa ũrĩmi, tondũ arĩmi nĩ mataũkagwo nĩ njĩra itiganĩte cia kũrĩma, irĩa cingĩmateithĩrĩria harĩ kwagĩrithia umithio wao, ta ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra njĩra itiganĩte cia gũkorwo makĩhũrana na tũtambi na mĩrimũ, oro ũndũ ũmwe na kũhũthĩra mbegũ irĩa ikũmarehera umithio mũnene. Oho, nĩ mataũkagĩrwo nĩ ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra tekinoronjĩ nĩguo gũkorwo makĩona magetha mega, oro ũndũ ũmwe na kũhũthia ũrĩmi wa ta ũhoro wĩgiĩ kũhũthĩra matinga, oro ũndũ ũmwe na kũhũthĩra macini hĩndĩ ĩrĩa mekũhanda na kũgetha. Ũguo magakorwo makĩnyihia mbeca irĩa mahũthagĩra kũrĩha andũ a wĩra. Oho, nĩ makoragwo magĩthomithio ũhoro wĩgiĩ kũiga rekondi, oro ũndũ ũmwe na kũbanga umithio wao nĩgetha makorwo makĩmenya hĩndĩ ĩrĩa mathondeka baida, ona kana hĩndĩ ĩrĩa marehe hathara thĩiniĩ wa ũrĩmi wao. Ũguo magakorwo makĩhota gwĩka mathabu mao wega nĩguo kũmenya hĩndĩ ĩrĩa njega ya gũkorwo makĩhũthĩra njĩra itiganĩte cia ũrĩmi nĩguo kuona baida.

Haha nĩ haroneka atĩ nĩ andũ mokĩte kĩgomano-inĩ kĩa ũrĩmi, nĩgũo hihi makorũo magĩthomithio maũndũ matiganĩte megiĩ ĩrĩmi wa indo itiganĩte. Oho nĩ maroneka mategete matũ na magathikĩrĩria mũtaaramu ũrĩa ũramathomithia, na hena mbica ĩhaha ĩrĩa ĩrahũthika kũmathomithia ĩrĩa ĩna mĩmera ĩtiganĩte, ũguo hihi no makorũo magĩthomithio ũhoro wĩgiĩ mĩrimũ ĩtiganĩte ona kana tũtambi tũrĩa tũgũmagĩra mĩmera ino ĩrĩ mbica-inĩ.

Haha nĩharoneka atĩ nĩ ndagĩtarĩ wa mahiũ, ũkĩte mũgũnda-inĩ wa mũrĩmi nĩguo akorwo akĩhe ng'ombe ya mũrĩmi ũyũ mbegũ. Tondũ hihi nĩkoretwo ĩkĩonania ndariri cia ũrugarĩ na nĩkĩo yũkĩte kũheo mbegũ. Oho nĩmaroneka marahũthĩra tekinoronjĩ gũkorwo makĩhe ng'ombe ĩno mbegũ kuona marahũthĩra njĩra ya AI handũ ha gũkorwo akĩhũthĩra njĩra ĩrĩa ya kĩũndũire, ya gũkorwo makĩhũthĩra ndume ingĩ nĩguo kũhe ng'ombe ĩno mbegũ. Na ũndũ ũyũ nĩwabata tondũ ng'ombe ĩno nĩĩgũkorwo ĩkĩgĩa na gacaũ kega na kena ũgima mwega. Ũguo akorwo akĩgĩa na ng'ombe njega thĩinĩ wa rũru rwake.

Iriya rĩakwa ndarĩkia kũrĩkama, ngayaga rĩrĩa rĩgũkorwo rĩkĩhũthĩrwo mũciĩ, kũringana na mabataro ma mũthenya ũcio, nĩgetha rĩrĩa rĩgũtigara nyendie. Kũngĩkorwo kũrĩ na ageni ndĩratanya mũthenya ũcio, nĩngayaga iriya rĩrĩa rĩkũigana, nĩguo nyendie rĩu rĩngĩ. Na hĩndĩ ĩrĩa ngũkorwo ngĩgaya nĩngoragwo ngĩka ithabu rĩa andũ arĩa ndĩrakorwo ngĩtanya, nĩgetha menye iria rĩrĩa rĩkũmaigana. No nyende kũgarũrĩra maũndũ maigana ũna, harĩ mahũthĩro makwa. Wambere na wa bata mũno, no nyende gwĩthondekagĩra yogati gwakwa, nĩguo ndigage kwendagia iriya na gũcoka kũgũra yogati nduka-inĩ hĩndĩ ĩrĩa ndamĩbatara, tondũ ũndũ ũcio nĩyonaga ũkĩhinyĩrĩria mũno. Tondũ nĩniĩ ngoragwo nyendetie iriya rĩu ngacoka kũrĩgũra na thogora ũrĩ igũrũ mũno nduka-inĩ rĩrĩa ndarĩgũra rĩrĩ yogati.